Kit nokere kotesetai en yu, okere chebyoset koibchin omitwokik ak beek boyondenyin, ononiton koboruu tekisto nemii barak neyoche kotindo chebyosok en boishekwak. Ibichin omitwokik boyot ngamun yoche koibchi ak kobai ak korib chebyoset boyondenyin, ogere koraa boyot kotebot ak konam mugwachit ak ko kit neboruu koraa kelee moroisi bo iman ngalechu ko ngere boyot anan chito neko tebot komo boyot en iman kobaten inendet ko chito neyoekee kouwon boyot kotiengee ele karatitaa rogoet en katit koboru kolee chichi ko chito ne yoegee sikopit komil bik yegindee muswongnotet komuch kobabait biik chechang koyoe kouni koboru tekisto nekimii en keny an ne tokomii en ngunii neyoche korib chebyoset boyondenyin kobai ak koibchi omitwokik sikopit kobur komie ak kotestaa komie kapchi